Kabici no nginya ũmĩitĩrĩrie maĩ, nĩguo ndĩkae kũũma, ũcoke ũmĩhe thumu wa ng'ombe kana wa mbũri na ũcoke wĩkĩre bataraitha, nĩguo ĩkũre ĩna hinya. Yakũra kũra kũra, ũmĩrĩmĩre nĩguo kũruta ria rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩmerete. Ũcoke ũmĩhũre ndawa nĩ ũndũ wa gũthũkangio nĩ tũtambi na mbaa ĩrĩa yumanaga na heho.

Nĩn danogire mũno, ngĩhũta mũno, ngĩgeria gũcirĩa cio cienyewe ciĩ njĩthĩ, cikĩrema. Na ũmenye nĩ omũhaka ingĩacitarire, nĩguo menye nĩcigana ciothe. Ndarĩrio nĩ customer rĩ, ngariganĩrwo nyuma namba cigana. Mathaa makĩhĩtũka mũno. Ngĩcokera gũcitara. No nĩ ndaiguaga ngenete nĩ ũndũ, hatarĩ ngaja, nĩ ngũciendia na nyone kĩng'otore.

Nyambe ngorwo na hũma na kahiũ kanini nĩgetha ndatinia rĩ ngatheca na hũma ĩyo arabu tũmathangũ tũtũ rĩ ndĩtuoyaga na moko ngatũrĩa tondũ tũkoragwo na cama mũno. Nĩ nyendaga gũkorwo na tũmaaĩ hakuhĩ nĩgetha ndaĩgua ndanyota rĩ ngakunda. Nĩ nyendaga gũkorwo na gacumbĩ nĩgetha ngongongerera, harĩa ndaigua ti hacamu wega, oho nĩ nyendaga gũkorwo na tũmaaĩ twa kabangohwo tũkorwo hakuhĩ naniĩ nĩgetha ngakundaga o kahora o kahora.